Eeh ore eninko tenisum oltung'ani peeyiolou ena siai eunore naa ing'as aiteng'en ajo nyoo maana eunore ore ake pee inteng'en nintoki aisho ninye inkoitoi eunore pee epuku inaduo aitubulu esidai neishoo eitobiraki netumoki olaunoni ashua olairemoni anoto endaa enaa enayieu neeku ore eninko oltung'ani teniyieu neyiolou ena siai naa iutaki ake duo niliki peyie eyiolou eneikoni teneturi olchamba weinikonu tenepiki inkaitubulu weneikoni teneikesuni amu teneyioloun nena pokira uni naa keeku aria tesiai enkiremore nemeitoki ina siai agolu teninye naaa etumoki ninye ataasa ina peetu iropiyiani naasishore netumoki ashomo dukuya enaa olairemoni

Ee ore entoki nadamu tanadol eunoto onkaitubulu yioloti oleng ana maua na nadamu ntokitin napaasha amu ore entoki edukuya nadamu ajo ore eunoto okuna aitubulu enyanyuk ake onkulie, metabaki aa enikunakini tenepiki kulo anderera enkop adamu si ajo nkaitubulu enkolong peyie etumoki ninche atubulu neisho esidai netumoki olopeny ainoto nkaitubulu sidan pe tana kanayai osokoni elo olopeny atum impisai sidan na tana kanaitaasi engae siai ake na elo na olopeny atum e faida tenkaraki etuuno naduo aitubulu enyenak aitobiraki nataa kelo aas ina petumoki ninye ashomo dukuya ana olaremoni.

Ore ena, ore ele naa olcharkuk, eng'ues entim ena naji olcharkuk ore ele charkuk netangoro looshi tung'ana oar inguesi, nengori te shumata enkeju e dukuya neduaya olturur oshi oingor inguesi entim ele sharkuk ajo kemwoi. Ore ele turur oji KWS nesujaa ele sharkuk nepuoi aibung' nepiki olchani enaduo wueji natang'oroki peyie meya esayiet natii enaduo baye ele sharkuk. Neaku olturur ele le KWS naa olturur onyok aijalie inguesi entim nepikita sii ele charkuk olchani, pee eakikisha ajo eitu eye ele charkuk, netumoki ainoto afya sidai, neiba naa oshi ele turur teneari ing'uesin. Neaku ninche kulo oogira apik olcharkuk olchani peyie etumoki aishiu amu emoi.

Ore Kuna, naa inkishu naanyaita shumbi, elelek eahula shumbi we embolioi naa ninye enyaita Kuna kishu, ore ena baye naa ene tipat oleng' tenkaraki intokitin napaasha. Ene tipat tenkaraki keisho shumbi inkishu meinotito biotisho. Tenenyai enkiteng' shumbi naa keitobir shumbi osesen lenye, netumoki enaduo kiteng' ainoto inkiri netumoki atubulu, netumoki atubulu, metaa tenaake enarewi sokoni naake eitai bei sidai naa tenaa enayieng'i, naa eata inkiri sidan, neaku ene tipat ena baye amu etum inkishu biotisho sidai tenenya shumbi, nemeitoki aatau ingolikinot too seseni lenye.

Ore mbaa niyieu pitumoki ataasa esiai enkiremore na imbaa napaasha ore embae edukuya na mbaka piata engeno enkiremore weunore aa wengeno nikurokinye nkaitubulu inonok ee ore peaku iata enangeno nitumoki ashomo oladuo shamba lino nirem angas aitobiraki metaa epikayi nkaitubulu ore peyie iremoki na ore peaku ituuno niyiolo enikuni kenya pekurokini amu inakata etum olchamba lino endaa sidai na nakata epuku faida teneaku itaasa esiai ino ana olaramatani sidai.

Ee ore entoki nadamu tenadol ena na etae oshi ltunganak oponu tongarin elikio na egira ninye aas entoki naje, entumo naje eliki ltunganak tipat enye neaku tanaa entumo ashu seminar eeta orpastai oje neponu ninche amanaa egira ajoki ltunganak peponu na tanaa ntokitin eata enkampuni namir neponu amanaa tosokoninini elikio tipat enye nitoomon ltunganak meinyangu ashu metayiolito ajo ketii enaduo toki osokoni netiu ana advisement egira ako ltunganak metayiolo neaku inatoki nagira aendelea tenapisha.

Ee ore entoki nadamu tenadol ena na ore ele na olaramatani otii atua nkishu enyenak negira aramat naduo kishu enyenak nishope ana ormaasani katukul ee ore ena naitadamu ajo sidai olaramatani otiu atua nkishu enyenak petumoki atayiolo eneyia tana ketii nayieu olchani netumoki si atayiolo tana kebiot pookin petumoki ataramata naduo masaa enyenak nengadie ntokitin naijo moyiaritin neaku enetipa ena katukul teneton olaramatani tiatua nkishu enyenak amu nakata etumoki atayiolo enaigira aikunari.

Ee ore entoki nagira aasa tenapisha na ore enapisha netiiborngatuny obo olee orngatunyo aare liponga netii ninche atua entim ashu atua wuejitin enye nairagie aa nelelek ingua ashu idipa ainosa endaa neaku eetuo oreyiet otii atubenaduo tim enye eetuo ilo reyiet aponu aaok enkare ashu elelek aa sapuk enkare neaku etotiro ninche enkure neetuo aaok ebaki si ore ele na family ena orngatuny amu etii olee netiibelipong sapuk netii enkiyo kiti na elipong sininye neaku kaidim nanu atejo enkare.

Ore endamunoto natum tenadol ena pisha , naa ore ene netii endakitari, netii oltung'ani naa Mee oldakitari. Ore ena daktari naa enolturur oji ene Red Cross . Negira aikilikwanishore ele tung'ani obwoitare, kuhusu imbaa naaje. Adamu sii emoyian opa naewuo yioloti anaa ene Corona tenkaraki neishopito kulo tung'ana pokira enekibaa enkutuk yioloti anaa mask. Neaku ore tenkaraki Ina mask naitadamu naa ina moyian opa naewuo tolari opa le nkalifu are o tikitam amu eitanyamala opa eseuseu nalulung'a. Neaku Ina damunoto atum tenadol ena pisha natii ene.

Ee ore entoki natum ashu endamunoto natum tanadol ena na atum endamunoto nchere edumunye oshi ltunganak pooki apuo siatin ore ele na oltungani oekito tenkakenya alo esiai nenapita ntokitin alo aasie tenajo aingor ore ele na olaoshoni lompishai yioloti ana photographer nenapita mashinini enyenak pelo aoshie mpishai ltunganak neaku aitadamu ena nchere edumunye pooki ngae alo esiai amu inakata itum entoki niasishore iyie na inakata itum entoki nara eninno na sidai si teniata masaa inonok neasie esiai peyie mikintanyamal siyie inatoki neaku naa.

Ore endamunoto natum tenkaraki enapisha na ltunganak oshi oitau ate nitayi nkishu enye nitau masaa enye nepuo abaki nkera nemeeta nkangitie ashu naiminie ntoiwuo enyeore ena na embae sidai amu kitoki na aisho nona kera metoningo ajo kenyori sininye nening ajo kijalieki neaku ekeret ena oleng amu mitoki aning elio netum entoki nanya netum entoki naishop netum sininche ashom sukul petumoki siniche anoto maisha sidai tonkolongi enye sininche naitii dukuya neaku ina adim atejo.

Ee ore endamunoto aai tenkaraki kuna ngwesi entim na ore kuna ngwesi neji iingati negira aitiring a ninche tentim ashu egira adaa ore endamunoto aai na sidai tenetum ninche ngwesi eseriani tontimi metaa megirai aitanyamal peyie etumoki ninche atupuku amu nakata eiko meetu ltunganak longulie kwapi lituakata edil kuna ngwesi neponu olosho le Kenya neponu adol kuna ngwesi tontimi ekenya ore peponunetum ninye serkali ekenya faida tenkaraki ropiyani naishoru lolotunganak oingua nkwapi eboo neaku enemaana oleng tenetum ngwesi entim eseriani petumoki aitiringata nemeitoki na aitanyamal ninche.

Ee ore ena pisha negira intokitin aas napaasha, ore kulo na iloining'ok aare, nebaiki naa iloonkishu loltung'ana opaasha , meshomoita Nena kishu oltung'ana opaasha adaa tentim, ore peyie epuo, netumo iloining'ok le nena kishu, ore tenkaraki Nena kishu neitu emokuno ayiolouno, neiteru ninche aara ayiolou ajo kalo opi alang' olikai. Neaku ore entoki nagira aasa tene naa inkishu ake natii entim aadaa, netumo naa iloing'ok aara, neaku olarabal ele loo iloing'ok nemeata enatiu amu keara oshiake ore olotimiraki neing'ua olikai amu meitieu naa neaku Ina naa nagira aasa.

Ore ena na eunore ashu enkiremore ompoosho na enetipat oleng tenkaraki ntokitin naidim atolimu ore entoki edukuya na ore eunore ompoosho na ketum olaremoni endaa kidim ninye ainoto mposho naitosha ormarei lenye ore embae eare na ituk iropiyiani tenkaraki indim ayawa mpoosho enyenak osokoni nelo amir toropiyani sidan neyaki na ninye faida netumoki nninye ainoto ropiyani ore enkae bae na egira aitumia olchamba lenye esidai amu megira eleshamba airag ake duo meeta enaasita amu egirae aremishoreneaku enetipat ena na keya ninye dukuya pii.

Ee ore mbiasharani kutitik yioloti oleng ana small enterprises na eimaa ngolikinot amu engas ninche aaku ketuk enkesha nagol tenebo aa enkesha enyok aatum irkastomani ngejuko ore si enkae golikino natum engamu mashinini nadumu kodi na ekeaku kiti faida natum ninche amo ore pesapuki kodi nadungi kuna biasharani kutitik yiolot ana na edoyio faida enye katukul na kitanyamal ninche kuna neaku enare ake duo nenyok serkali pemitoki aisho ninche lolan sapuk lekodi.

Ore ena na empisha aa esiasa ore elebna olarikoni yioloti ana raila odinga na ninye ele otii siasa teneneshomo enkop naje alo airorie ltunganak ore ndamunoto natum nanu tenkaraki enapisha na siasa ake amu ore erishata pookin nadumunyei apuo ntumoritin naijo kuna na tenebau erishata engelare, na erisha nabo iltunganak agelaki ate larikok neaku inadamunoto nanu aidim ainoto ee amu inarishata oshi edumunyei apuo neaku enesiasa ebapisha najo kura egira aomonu tene.

Ee ore entoki nagira aasa tena pisha naa chairman lolturur, oitasheiki eng'elare tolosho le Kenya yioloti anaa Wafula Chebulati, ogira aitarasaki certificate orais lolosho le Kenya William Ruto egira aitarasaki certificate tenkaraki natimirishe opa tengelare opa naatulusoiye amu keitodolu ena nchere ele opa olaikeshani lo rais oshomo amirisho ashu Osho aaku enamba nabo amu eshomo aatum inkurai kumok aisul laikeshak pookin opa leilo orika. Newuen aa ene tipat ena pee eitadolu olosho nchere William oimwa.